Ore ena siai nadolita nanu enaa irpapit loo ntare etudungoki intare ah irpapit loo ntare etudungoki aitayu irpapit neaku ninche edungitoi pee etumoki atipik irkuniyani awaita industry paa inakata etumoki awaita.